Kore enkisiayare osesen sidai naa ee enelo oltung'ani gym. Ore taa gym naa enapoi aas mazoesi aa naake eret ina oltung'ani peyie itadoyioyo indamunot nemitoki oltung'ani aaku keeta indamunot oleng'. Ore sii enkae ore te gym kekweti nedumuni ntokitin nairoshi, ntokitin naijo nena.